Ndona mbica ĩno ĩ no njugire nĩ thibitarĩ ĩmwe na ndagĩtarĩ arĩ na mũrũaru wake akĩmũthondeka kũhũthĩra macini, akĩmwĩkĩra macini ya kũrora thakame yake harĩa ĩkinyĩte, kana ĩrĩ thĩ kana ĩrĩ igũrũ. Rĩu mũndũ abatara kũrworwo harĩa thakame yake ĩrĩ rĩ, mũndũ araingĩra thiritarĩ ĩmwe tondũ thibitarĩ nyingĩ rĩ, cina macini ta ici na mũndũ agakorwo agĩteithĩka.

Ndona mbica ĩno-rĩ, nojũgire nĩ ciana ici iria cirĩ kĩharo cigĩthaka mũbira, na kũgemia kĩharo kĩao wega, nĩgetha ihote gũthaka mũbĩra ona nĩguo mũndũ ũrĩa wĩna kĩheo gĩa gũthaka mũbira-rĩ, no akorwo agĩthiathia haraihu agĩthaka mũbĩra na jĩra ĩno kana ĩrĩa-ĩngi na agakorwo arĩ mũndũ mwega na mũndũ mũnene bũrũri-ini nĩ kĩheo gĩkĩ gĩake gĩa gũthaka mũbira.

Ndona mbica ĩno rĩ, no njugire nĩ gĩkundi kĩmwe gĩa athuri, atumia, na ona mbeũ njĩthĩ. Manyitĩte mbuku ciao moko-inĩ mao. Hihi nĩ gĩthomo kĩrĩa mangĩkorwo mathoma, na maheeo nginya mbuku, irĩa marĩthomaga, kũringana na ũrĩa magĩthoma gĩthomo kĩao. Gĩthomo kĩroneka no kĩmateithie mĩtũrĩre-inĩ yao.